Nĩguo mũndũ ahote kũhoya ngombo kuuma bengi kana kũgerera akobania a dijitali , nĩ mũhaka ambĩrĩrie kũmenya ũhoro wake wa kĩmbeca, na ahũre mũthemba wa ngombo ĩrĩa ĩmwĩtĩkĩrĩtie. Nĩũndũ wa bengi, mũndũ nĩ mũhaka akũnje marũa ma bata ta karatini ya kũgũra marũa ma mbiacara, marũa ma akaũnti ya bengi, na form irutwo ya kũrehe ngombo. Niũndũ wa ngombo cia dijitali , mũtaratara ũcio wĩĩkagwo thĩiniĩ wa app ya thimũ, kũrĩa mũndũ araandĩkithania akaheana ũhoro wake wa mũndũ na wa kĩmbeca, na akaheana ngombo ihoto. Nĩ ũndũ wa bata kũcokereria ũhoro waku, wa mbere, gũthoma na kũmenya mĩtaratara ya ngombo mbere ya gwĩtĩkĩra, nĩ ũndũ wa bata.

Gũtũmĩra ũgĩ wa AI ta ChatGPT thĩiniĩ wa ũthuthuria wa gĩthomo gũkũ ũrĩ mathĩna maingĩ ma ũgĩ wa kĩũndũ. Ĩmwe ya mathĩna manene nĩ ũthingu wa ũthuthuria tondũ arũmĩrĩrwo kana athuthuria mahete mũno ũhoro ũrekanĩtio nĩ AI hatarĩ kũruta kana kũmenya ndeto cioothe. Ningĩ kũrĩ gĩthina kĩa ũhoro ũtarĩ mũthingu kana ũtarĩ wa ma, na angĩkorwo arũmĩrĩrwo matimenyete, mathomaga na ũhoro ũcio na wendani mũno ũngĩtuĩria nĩ gĩthĩna kĩingĩ, mũno mũno angĩkorwo ndeto kana ũhoro nĩwa gĩthibitarĩ wa andũ kana wa ũhoro wa wendo, wa ũhoro wa mũthemba mũnene, gũkũndĩrĩria gũkuhĩrĩria nĩ gĩthĩna tondũ ti andũ oothe kana mathomo mothe manyitĩte gũkuhĩrĩria AI wa mũthemba wa igũrũ nĩguo gũtũma wendo wa kũgĩa mbere wa ũrutani na ũthuthuria ũkoragwo na gwathĩka.

Arĩmi a bũrũri ũyũ nĩ marona mathĩna mũno kũmenya ũrĩa mathoko marĩ na gũbanga mawĩra mao ma ũrĩmi. Ũingĩri nĩ gũtarĩ na ũhoro wa ũthiu wa mathoko ta mbei, ũingĩ wa irio na arĩa marenda kũgũra. Ũhoro ũcio wothe nĩ ũingĩrĩirie arĩmi kũruta macimbĩro ya wega harĩa hamwe njĩra njũru na gũtaingĩra indo cia gũtirĩ gĩtangĩrĩria harĩ teknolojia na ũteithio wa ũrĩmi nacio nĩ ũgĩkũyũ. Ningĩ he gũcenjia mũno na mĩgambo ya thirikari nayo igũcenjagia indo irĩa irarehwo kana thibitarĩ. Na ũcio wothe nĩ ũtũma arĩmĩ gũbanga mathĩna.

Gĩtũmi gĩgũtũma mũndũ akoragwo na kĩratathi gĩa kũmenyithia mũndũ kana passport nĩ tondũ gĩteithagia kũmenyithia mũndũ nũũ, hanwe na ũhoro wake ta rĩtwa na kũrĩa atũraga. Kĩratathi gĩkĩ kĩhũthagĩrwo kũingĩra ngwatanĩro nyingĩ ta kũhoya ũteithio, kũhoya wĩra kana gũthiĩ bũrũri ũngĩ. Kana mũndũ no oke na kĩratathi kĩa ndũmĩrĩri kana passport. No arege kwĩmenyithania kana na no akorwo na mathĩna ta kũimwo wĩra, ngwatanĩro, nĩ ũndũ ũcio gũkorwo na kĩratathi kĩa ndũmĩrĩri nĩ gĩa bata mũno.

Marũa marĩa mabataranagia, nĩgetha kũingĩra yunivasĩtĩ kwĩandĩkithia nĩ marũa ma: cheti cia KCSE, cheti cia gũciarwo, kĩmenyithania kana index number, na mbica passport. Mũndũ no atware marũa ma admission kana marũa ma KUCCPS rĩrĩa aheirwo. Marũa maya nĩ ma bata mũno tondũ nĩmo mateithagĩrĩria yunivasĩtĩ kũmenya mũndũ wega, ũrĩa ahĩtũkire na ũhoro wake wothe wa gũka kũingĩra. Kana mũndũ ndoke na marũa maya no ahĩnganwo na mathĩna ta kũimwo kwĩandĩkithia. Nĩ ũndũ ũcio mũndũ agĩrĩirwo gũtwaraga marũa maya mothe.

O ta mũrĩmi nĩ ingĩenda kũhanda mũcere handũ ha mĩmera ingĩ angĩkorwo kĩrĩa kĩbugi ta maĩ maingĩ, tĩĩri mwega wa werũ, gĩtũmaga mũcere ũkũre wega kũrĩa ũrĩmi wake. Mũcere nĩ ũkoragwo na ũgwati mũnene thoko-inĩ, na ũheaga mũrĩmi mbeca aterĩgĩrĩire, mũno mũno angĩkorwo kũrĩ na mĩtaratara ya kũgũria maĩ na mĩtugo mĩega ya ũrĩmi. Na ũngĩiguo wega ũkũrogwo na ũtũũro mũraihu, angĩkorwo kũrĩ na ũteithio ta maciaro ma thirikari, arutani a urĩmi, mũcere ũtuĩkaga ũmwe wa mĩmera ya wendo.

Kambĩ iria ciana mbeũ njĩthĩ ithiaga gũthomithio coding nĩ ya bata mũno, iteithagia ciana kũmenya wĩra wa gĩ teknolojia na kũrorwo ũhoro-inĩ wa itemi. Rĩrĩa ciana ciinaga na ũmenyo wa coding, cia gwĩtwo na thayũ wa kũingĩra mawĩra-inĩ ma ũgĩ mũno. Kenya ya kwenda andũ manyitwo na ũmenyo wa ũgĩ, na kambĩ ta ĩno ĩteithagia ciana gwĩka ũndũ wa ma. Nĩa nĩo mũno kũhe ciana mathomo maya nĩgetha mahotage ũtungata gũtarĩ na kũnyimwo itemi.

Thirikari ĩrĩ na mĩtaratara ĩrĩkũ yothe ya gũtigĩrĩra atĩ marũa ma gũthiĩ America nĩmaroya kahinda kanini, rĩrĩa mũndũ ena mĩbango mĩtaratara ya VISA nĩaramũrĩtwo kũhe ũhoro wake wothe ta rĩtwa, namba ya gũciarwo na indo angĩkena gũkũhe. Thirikari ĩtigĩrĩire ũhoro ũcio na gũciarithĩria VISA haraka rĩrĩa ũhoro ũcio wonekanga. Ĩno nĩ kũgĩa ũrĩa wendo wa andũ a Kenya wa gũthiĩ America ũrĩ na wendo. Nĩyo mũno kũmenya mĩtaratara na kũgĩa indo ciothe gũtirĩ kũhũthia kĩrĩa warĩ ũkarute.

Rĩrĩa ndakirĩrĩirie igera, ndoneete indo ingĩ nĩ cithũkĩte. Ndahũrire mbica indo icio na ngĩtũmĩra namba ya igera rĩtwa, na thayũ wa mũndũ warutĩte indo. Thutha ũcio, ndaheanire ũhoro wothe wa bata, namba ya igera, receipt kana marũa a thirikari, mũtaratara wa indo cia thũkĩte, na wendo wakwa, hamwe na gĩcũngũma. Ngĩcoka, ndathondekire marũa, ngĩruta kũrĩ kambuni ya kũruta indo, ndathondekeire riboti ya ũraihu hamwe na mbica, marũa, na ũhoro wa indo cia thũkĩte, ndaũria ũrĩa ingĩheo indo ingĩ kana mbeca. Rĩu njetereire macokio mao.

Itemi rĩrĩkũ andũ aingĩ makoragwo narĩo harĩ kũhũthĩra mbeca cia njĩra ya digito na ya ũgitĩri nĩ ta kũmenya kũgũra na kwendia indo gũciarwo na njĩra cia digito ta Mpesa, Airtel Money kana bengi cia kĩrĩma-inĩ na kũheana wendo wa wa gũteithia na kwagĩrithia mbeca na ũkũruto kũgĩa kũgĩa nĩyo ũmenyo ũyũ wothe ũteithagia andũ kũgitĩra mbeca ciao na kũhũthĩra indo na wendo wa ũhoro wao mũno.